Yuto yuu ko olee ibukeni kariit ngele imoche iwee Kong'eten Nairobi ak Lamu icheng betut neimoche iwee kaibuken, koborun siling'ata ne suppose iliban, ngele raa imoche ibuken iwee komut kasi inde ng'ele torikit taman iborun kole siling elibu mbili five hundred Um.

Koroi keboishen en family planning nebo tibiik ak mamaishek.

Niton nui ko website nebo KSC, imuch iaplaen koses ak imuch ing'alal ak biik chebunindo tena imuch iker tukuk cheikoitoi ing'ele services chekwai.

Ngokerak simoit ak imoe inde puk imuche iyai kole siyat somoi nondo, nebo taai imuch ibirchi customer care, ng'ibirchi customer care kotoretin ak koelesan eleyai sinyoru puk, Nebo oeng imuch isom chorweng'ung simoinyin ak idayolen star one zero zero ash nda star two zero zero harsh eng laindab Safaricom ak iwe elekakisir get your puk ng'iit yotok ichil yotok AK inde nambarishekuk inyoru puk, en laindab Airtel idayoleni star one two five ak iyai tukuk chekokimwoun en yotok.

Kiiton nekorom nebune biikab mpesa en korenyun ko time machang tukaishek chebo mpesa araa moroisi konyoru services chebo mpesa en elemoche ii withdraw en chepkondok ng'omoche konde chepkondok simoit kokorom choton, Nebo oeng ko network nebo olii, olibo korenyun koyaa network nebo Safaricom monome, araa ng'iolchi chepkondok imuch matabaa ndakokwaman ndayu moroisi konyoru chito message nebo mpesa.

Ng'okere bustait nebo network nebotai kiit nonyoru onoe network nebo olii kowendi barak, imuch abir simoit ng'amii oleomoche ak ko monyoru shida aketukul, meleen ng'oite katikati kong'et somoit ndaa kobet network en katikati, nebo oeng aneii bichu bokoroniton ko komuch koboishen simoit ko sachen tukuk chemii website sait aketukul amobete network meleen boishe kidogo koleen no signal ko ak tena biik chebo television konoton, nemii koot melen kiit neokoi komanda sang sikoboishen inendet siri nebo yotok koiku strong che kosikyi koboishen komii inside the walls.

Chepyosandani kowo sipitali bekeyochi opstetic aldrasom, aldrasom nondo keyochin chepiosok chemanakat, kiyoe aldrasom sikonai takitari olekotebtoo lakwet en moet, sikonai ndakisikyini keyachi operation kamet ndamuch kosikis kamet yomoche operation, toreti tena sikonai muuch konyor kamet lokok ataa, ng'elemuch konyor saram anan imuch konyor look somok, toreti sikenai tena olekotepto lokok en moet atanyokorbike lokok akotoret koit betutab labour kenai olee kisikto lokochuton.

Yuto yuu ko traels, chito nemioni kowendi sipitali koit sipitali kerigistan ng'etar kerigistoni kwo yuton yuu kikuren traels, koitita yuu kong'et nasiat nemiyotok kobiman kiloinyin ak pressure nenyin maat nemi borto nenyin ak koker koindo nenyin, kotomo koyokto kwo olemii takitari kora, ng'etar kebimoni kiyokto kwo yemii taktari kora.

Ntani ko zoom meeting ne muj kwai piko meeting nda kot mii oldo ne loo ochei kosikchini kwai meeting amu ndoi network ako ndoi app nekekure zoom akondai network kochut yoto ako ser kodit nepo meeting nepo room kod, zoom kotorito piko che po online classes

Pichu komi lab, nome ako paishe chemical chamuch ngoting porto ngun komuch kopel, kailachke kuuni siito ndamuch kopa chemicals chuto akoting porto ngwai matapel, siiker kailach ngoroik chutachu, kailach maskit tena sikotekta mata mbus chemicals choto amu muj ko afekten porto ngwai

Boishenyun nebo rabinik kiabangan Kole Mii rabinik choboishen en boishet aketukul ng'ele emergency raa komii rabinik chekonde taban olee chuto chuu kobo emergency ak komii rabinik chekonde taban olee chuto chuu ko aboishen aliboni fees, chuto chuu ko rabinik cheoboishen oliboni transport ak komii tena chekonde taban okole chuto chuu kobo rabinikab boishet eng' chakula ak chebo emergency aboishen eng' kelee amoche aal kerichek ak tukuk alak chebo emergency ak komii kora chekonde taban chekikuren savings choto aseveni ak andee bank sikonyor interest raa, kakonor choton sii anyor interest aamen kitoko kitoko en profit.

Tukuk chekibaishen en kokwet nyun

Achamen chatgpt amu chatgpt ko open source ai ne kokatoret bika chechang ochei, korok lakok ap sukul kotoriti kwai kasishek ak assignment chekwai haraka amu muj kukoch chatgpt kwai hesabu kele ndoi hesabu chechang masikchini kotar saiyo kekoch konget chatgpt kua tukuchoto ing saichek chemengech akoweku result che koret ,akot toret mbakot biko chemi sipitali kurifaisan exam chekwa, ikoni pastpaper akilechi kokonin sne kidogo kidogo ipaishe.

Chuto chuu ko sukuma ak kundek ng'imoche iyoo chuto chuu kiuni korok sukumek ak kundek ng'itar iuun imurmur, ng'itar imurmuri iikarang'an nyanyek ak kitung'uinik, ng'oruryo nyanyek ak kitung'uinik ikarang'an anyun koboto sukumek ak kundechuton, ng'oruryo imuch iamnde kimnyeet ndiamte mchelek imuch itesta koboto banyek.

Chichi kikol watermelon ,ikire suswek chemi parak yoto sikotekta peko sityo matasut asista peko kobok, tarati korip kunget peko ing ngweny sikoboishe watermelon kosiche peka

Ng'omeche chito kufailen returns nenyi ilechini kuchut website nepo Kenya Revenue Authority, ngoit yote kuchukte kra ako nyapir yo kile forget password ,ngonyapir yoto keyachini email, email ko koni rusait kochenjen password, kotar kochenjen password nenyi ,kowekee ole mii website ako chukte kra pin nenyi ak new password, ngotar ng'omeche kuapliyan chepa nil return kwa ole kakeser file return ako chakuan nil returns

Bichu kikol strawberry, saii komii kokese strawberry kwaak, kesee strawberry chebiriren ak konde rokoreet sikosikyi koun akobaken sikealda, suppose kiun amun strawberry kosib ko aribikandos ko suppose kealda araka amuun ng'oruryo kotepche betushek kidogo akoaribikan motoren olimbo betushek oeng ando somok.

Ntani ko kombuta, kakinde eng kombuta lab nda labrary sikoek raisi eng lakok kopaishe yo meche kosoman, kombuta kotoriti biko kuaksesen tukuk chemi online

Ngoimech network ngepaishe eng kasi ,ak customayat kopaishe akere nda me speed neyi parak nda mi ngweny akaker signal ndamii parak nda mii ngweny, ngo mii ngweny muj ates chepkondok che kikailipan alipan cha mii parak sikotaretech eng customayek mataimech network ,nda mii ngweny ak kialipan che pa barak apirshi kampunit nepa network ak alechi kuchapwech network kuoek sosoa simataimet ache biko chekepaishe ak customaishek